Ũndũ ũyũ rita rĩa mbere, nĩndamakĩte mũno nĩgũkorwo ndatũngana na mũthũngũ na ndingĩahotire kwaria gĩthũngũ. No ngĩcoka ngĩona nĩ ũndũ mwega, tondũ nĩwandeithĩrĩirie kwaria na kwĩruta kũhũthĩra kompiuta.